Ng'ombe ya iria nĩbatiĩ kũheo irio maita merĩ o mũthenya, rũci-Inĩ na hwa-inĩ, nĩgetha ng'ombe o korwo nĩ ng'ombe ya iria no ĩkorwo iria rĩu nĩ kwendio rĩrendio kana hihi nĩrĩraheo gacaũ, mũndũ akona gacaũ gake nĩkaraongerera, nĩkaraneneha na nĩkarathakara, na ng'ombe yo nyene ĩkoneka ĩna riri, akoro nĩkwendia iria rĩu rĩrendio rĩatwarwo kũrĩa rĩratwarwo, rĩgakorwo nĩ rĩkinyĩte gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, andũ magakorwo nĩ marenda iria rĩu, o korwo rĩratwarwo kũrĩa ndĩri kũrĩa kwendagio, iria rĩgakorwo nĩrĩo iria rĩrĩa rĩna ikĩro iria cĩagĩrĩĩre.